Ngiro eng' pichaini kekere ngokaik, kikere kora kot ne oo, kikere kora chotok droughs anan ko moingonik che kipoen. Ye aro poishoni korok kit ne tai amu achame aame pendo ap ngokiet ko aro ale yo komi pendo amu ngokaichu chu kikipai chu ko ngokaik ap pendo anan ko panyek. Kimwae eng' kutit ap kingeresa kele broilers, a panyek kityo icheget chutachu. Kora notok kekere kele kayai konyor chito poishet en yu amu chang' ngokaichu missing'. Akot ngiro koya ikere ile oo koya missing'. Imuch koip akot ngokaik karipu elipu taman. Ikere ile yache kesir pik che chang' anan ko neranik che chang' che yae poishet kepai ak kewalawal tiang'inik che shepe ichek anan ko che ruen. Kora eng' yutayu ngi alde ngokaichu ko kainyoru rapishek che itaretegei kora, ieku makariat kora. Kora kororik ap ngokaichutachu ya kakiip keeny en industry anan ko chick company ikere kele kiposhe ngoroik keipe textile ole kichope ngoroik, ko rapishek cho alak rng' chito. Kora chitoap agrovet ne aldai amitwogik ap ngolaik ko nyorchingei akine kelchin nepo rapishek ak kotese tai koet mung'aretnyi. Ikere ile kararan yutok amu kirindai ng'alek ap chorset eng' kokwet amu neranik tugul ko kakesir.

Eng' pichaini kekere ngokaik eng' yo. Mi ngokiet ne lel, mi kora ngokiek ne kiarung'is kororikchik, mi kora ngokaik alake che tuen, kikere ndoishek che chang' eng' yo, kikere kot ebg' yo. Atindonik che kiakas akopa ngokaichu kora kimwae kele ngokiani kiarung'is kororik kou no ko anyiny kot missing' ak kepaishe kora eng' panitwogik. Kora ngokiet ne lel ko cham kelen mgangayat ak kicham kelen kora kikare or. Kora ngokiet ne tu ngap ikase kelen anyiny kosir ngokiet ne pirir. Aya ngokiet kora ne lel, ngap ikase kora kelen ngokiet ne lel ko ma tinye soko amu ma chame piik ngokiet ne lel, maale chi amun kikemwa kele ngokiet ne lel ak netui kepaishe eng' tugun che chang'. Ngap ikas akot kele cheng' ngokiet ne lel ak iipunde rapishek che kile asiketaretin isikishe anan ketaretin inyorchigei kasit anan ko poishet. Ikase kele chang' tugun che kemwae. Agot eng' yu ko much kemwa kele kou ngokiani lel ko kikipae asikorip ngokaik chun alak che lelach ngokiet kityo akenge ni lel eng' yutok. Kora ngokiani kiarung'akis kororik eng' yo kekere ko agenge mami alake kora. Nguno imuch kelechigei ngolaichu aeng' ni lel ak na kiarung'akis kororik kepaishe eng' tugun che chang' eng' yutok korip ngokaik.

Ngiro eng' kekere neranik che ichoru, imuch kemwa kele mbolea eng' yu anan ko katoltoloiwek. Ko kingo netai ayae poishoni ko ki kaywei ane korok ale tos amuch asut iman kiloishek konom i? Lakini kinga tiem atiem aro ale maya. Ko petut ne tai ko kipko ama porto missing', kiakas komwan lakini kingoite petut nepo aeng' ko ka konaita porto. Kora imuch kemwa kele kararan poishoni amu ye kakopata anan ko kaitar saishekuk ko yache kelipanin anan kekonin rapishekuk chepo petut anan imuch okashine lakini yu keyaee petut amu kasini anan ko poishoni ko aakse eng' petut anan ko aeng' eng' arawa anan ko somok. Ko yache kelipanin petunotok. Kimwae kora kele eng' yu ko pa serkali poishoni amu kikere piik eng' yun che katepiso eng' yun. Kikere karishek alak eng' yun. Imuch kokeni ichek, kokeni chutok katoltoloiwechutok asip ko kole minutikwak. Kekere kele kararan missing' poishoni kot missing' amu ye tes tai kou nitok ko yae neranik tugul konyorchigei ichek poishonik ak kokirindai ng'alek ap chornanet. Kiri dai ng'alek ap sikishet notok ne toma koyam. Kinde lagokap sukul maatinwek ko kirindai poishoni amh ngo tindai poishet ko mepwati akot tugun alak kou chorset, kou ng'alek ap sakset ak tugun alak. Ko kararan missing' poisoni amu tindai tugun alak.

Ye aro pichaino ko akere cho ko patainik cho. Ye aro patainichu apwat korook kiit ne tai korok ko polatet amu chame ichek kopaldos sait age tugul ikase kwaak kwaak! Ikere ile polchin pich kot missing'. Kora notok ye aro pataishechu ko tareti kot oli amu icheget ko tareti ng'alek ap korip kokwet anan korip compound amu ichek ngoro chito kopolia. Ako nda kemboi ko ngikas kopoldos ichek ko imuch kakoro chito anan ko kakoro tiony. Ko tareti korip kora en kou ngokaik alak kora eng' olin ikere ile kararan kora. Kora keturekwak ko kararan sk ko akwaen. Tareti kora kekole minutik alak kou ngweek kou akot ng'endek ko pa kamanut kora. Kora ngialde kora patainichu ko kainyorchigei rapishek. Kora akot ole amdai ichek suswek anan ko amitwogik alak ko ter, ma kergei ak chepo chun alak kou ngokaik, anan akot kou ngulungulut anan akot ko terkekyat ko makergei ichek. Chu koter kapisa tepche kutinwa kouya tindai keleek che ng'ee suswek ikere ile kararan ichek missing' amu ripe compound. Kora ichek ngo matindai peek che pire ko imaktos missing'. Ma kase komue amu ichek ko chame ole mi peek asikopire peek. Kora ko chame ole mi takataket anan ko tuguk che yaach asikotepche komye , asikokass komye.

Eng' pichaini kekere tuga aeng' chotok che kimwae kele fresian eng' kutit ap kingeresa. Poishoni ko kerip tuga eng' kot neng'wanet imuch kemwa kora kele zero grazing eng' kutit ap kingeresa. Poishoni ko kararan kpt missing' amu kiit ne tai korok ko kakosir piik poishek kou neranik che imuch ko matindai ichek poishonik che yae eng' oling'wa anan ko koriikwak. Ki ne rupei notok kora poishoni inyorchinigei rapishek amu ki aldai cheko ko tareti kora chito. Kora eng' yutok moekwak amu kiteeri ak moek che echen petunot imuch ko alda chito konyorchigei chito kora rapishek. Kora tuchutachu ngap koit kasarta ne kakoosekitu koyache keeny ichek ak konyornyingei chito pendo ak kora konyorchingei kora muita ne aldai ak ko aldachin textile industry ole kichope kweinik kora. Ko ikere kararan kot poishoni. Eng' yu kora kenyoru keturek che chang' che kipoishe kekole minutik kekole kou ndisinik, ke kole kou miwek, kekole akot kou ngwek, kararan kot poishoni. Kora eng' yutakyu imuchi koyai chito akopa tuga anan kopa kiakichutok, imuch koyai ki ne kikure value addition eng' kutit ap kingeresa. Kochope yogurt. Ko yogurt ko inyoru rapishek che chang' kosir akot ialdai kou cheko anan ichop mursik.

Eng' pichaini kekere kwony agenge ak inendet konamei taritik chotok ngokaik. Imuch kemwa kele poishoni ole kiyaitai kiit ne tai korok ko yache kakinet chito konai kole yache kotindai ketik che tia che kiteche kot, yache kotindai waiyat, yache kotindai chotok ndoinik che kipae ngokaik, yache komi kipatit. Kora ko yache konai kole mi security, ng'alekap chornanet. Kora ko yache kinet kora kelechi yache kocheng' ine vaccines chotok che kirute ngokaik chutok kong'ete gei petut ne tai akoi petut nepo tiptem ak agenge asikekirinda mianwogik che imuchi kopar ngokaichutok kokachi chichitok asenet ne o kot missing'. Kora yundok ko yache kinet chito kelechi kotech kot ne oo ne yame gei asikonyor ki ne kikure correct space eng' kutit ap kingeresa asimenamda gei mogonchweshek kora ako kon kopar ngokaik. Kora nerupe yotok koyache kinet chito kole yae kopae amitwogik che tia eng' petut. Yache kopai ata eng' petut, aeng' anan somok anan ko ang'wan eng' petut, ko tugun chotok che yache kinet kapatindet neripe ngokaichutok. Kora yotok ko makat kinet kelechi tos une ng'alek ap kimae kemwa kele market. Tos mitei anan mami? Amu makoi ipai ki ne matindai ole kialdachin.

Eng' pichaini kimuch kemwa kele kikere green house. Kiit ne tai korok ne makat konai chito kole kotindai komakat konai ng'alek ap peek kole une, tos nyoru peek che yamegei cheite yundok. Kora notok ko makat konai kole mache mbaret netya, mache kartasit netya, kotukcha tugul koipe rapinik che tia. Kora ko makat konai kotindai ketik, postishek che kilumdai, makat ko tindai pchumarik i, kora makat kemwachi chito kole tos mi ole kararan ole makoi nyu kochor chito tuguk, ole makoi nyu kotil chito kartasit, kora ng'ung'unyek ap yot ko u ne? Tos kikechikil komye? Amu ng'ung'unyek ap kasari ko yache kechikil kenai kele tos acidic anan tos basic eng' ng'alek ap kutit ap kingeresa. Koyache kinet chito tugchotok tugul kora. Makat ketepe kele to ki ake kole minutik alak i amu yache ke nai kele tos ngot ko legume che ikole anan ne che ikole eng' yundok ko makat kenai tugchotok tugul asikonai kapatindet kora eng' yundok. Kora ko makat ketepe chichi kele tos poishe oret ngiro nepo irrigation amu mi kasarta ne keyae irrigation ko yache kinet chito kora akopa chotok. Ko chotok che makat ko nachigei chi tugul. Ko poishoni ko pa kamanut amu sire chi age tugul konyorchigei kelchin nepo rapishek akot kapatindet ko konu amitwogik.

Eng' yu, eng' pichaini kekere nego eng' yo chemi ko. Paetap nego ko pa kamanit missing' eng' kokwet amu yeipai chito nego inyoru kelchin nepo rapishek amu nego ngialde nego ko kainyoru rapishek. Imuch ialde ak ial teta anan imuch ialde ak iale amitwogik alak kou pandek, kou ng'endek che ipoishe eng' ng'alek ap rupet. Kora nego ko tindai keturek che akwaen kot missing' che kararan che kipoishe kekole ngwek anan akot pandek amu keturekwak ko tindai Nitrogen nemi parak ne tareti minutik kora. Kora ko nego ko pendo amu amitwogik amu ngeeny inyorchingei inye protein che tareti kora portap chito. Kora eng' yu ko nyorchingei chi anan ko neran poishet amu yache kesir chito ne iyaki anan ko nepae nechu ko nyorchingei ak ine rapishek. Kora nego eng' yutayu kemwae kele pa kamanut kot missing' amu ye irip nego che chang', ipai nego che chang' , kopwane piik kora nyi kineti ole kiriptoi kou ni. Akot chitap agrovet ne aldai amitwogikap nego ko nyorchingei akine rapishek. Kimwae kele pa kamanut poishoni eng' kokwet amu yepai neran age tugul nego anan ko chi age tugul ko kirindai rupet ak kokirindai ng'alek ap chornatet amu ngo tindai chito tugukchik ko makoi ip kochorei age.

Eng' pichaini kekere kot ne oo eng' yo. Kikere kora lorishek eng' yo, kikere pik eng' yo. Imuch kemwa kele koya no ko choketap, ne imuch kopa serkali anan ko pa gurupit flani. Kikure silo eng' kutit ap kingeresesa. Kararan kot missing' poishoni amu kikosir pik che chang' kpnyorchigei poishonik amu kikere akot pik che pangani koik eng' yo. Kikere akot lorit ko ketit ap lorit notok ko pik is che tindai poishet eng' yutok amu nda ma nit ta matindai poishet. Kora kemwae kele minpik chemi orit kora che pangani amitwogik kou pandek, kou ng'endek, akot kou amitwogik ap tuga so koyache kesir pik is kora che paishe eng' yundok. Kora komi pik cheiuni ola, kora komi pik che teme, komi pik che che sire, mi pik che ikaitai rapishek. Mi akot chemi gate che ripsei eng' yo ikere ile pa kamanut kot missing' amu ngopit kot neu ni eng' kokwet ko sire pik tugul poishet, pik ap kokwet konyorchingei poishet ine. Ak koyae kokwanotok koet amu kakile eng' kutit ap kingeresa ole mi industry koae pik koet, koetu yundayun , kechope akot oratinwek, kirindai akot ng'alek ap chornatet, kirindai ng'alek ap ng'etkonda amu chi age tugul koparye poishet eng' yundok ang' ye ipata kowa koinyi. Kararan kot poishoni.

En pichaini kekere choton kwonyik chemi ichek kotutyin timdo ketik chemi tubes ana ko mutura elekiyoito boisioni kokinetaa korong koyoche icheng keswek choton imuch kemwaa kele seeds en kutitab kingereza olekeicheng icheng olekara ak ibis korong ak ityo inyoal tube ichu nekeiyal icheng ngungunyek cheokwoen ak itio inyiten tube ichuton anan ko kartasochuto yekainyit koinyee kounoton, ak ityo ibitut keswek chekokobityo imuch kotindo itik oeng anan ko somok ak ityo inyo ikol en tubes ichuto ak itio inde elekararan elemoite asista neo kot missing'yon tugul ye kakonam ngweny ak ityo kecheng chito ake nenyokobisi ak beek amun yoche kobis ak beek asimololio anan koyakitun ichek , koraa imuch kotindo yekakobata betushek tutukin anan okot wikishek oeng nyoo kindoot choton kotondoleiwek chetutukin ako imuch konde kotondoleiwek nusu nebo kichiket ii asikotoret koraa kobityo komie ak konerio, aa koraa yekokochobokis kounon koyoche ketoi kinde aa yemi asista kidogo asikokimekitu ak kokoronekitun asinyokwal chito ee haraka kounoton noo kinet bik.